Kambuni ya thimũ no ĩhote gũkinyĩria motungata mao, kũrĩ andũ arĩa matakinyĩirwo nĩ tekinoronjĩ, na njĩra ya kũhingũra nduka cia agent, hakuhĩ na thoko cia icagi-inĩ, nĩguo andũ makuhĩrĩrie motungata macio. Oho, no manyitane na kambuni ciĩna motungata marahutia aikari, kwa mũhano, no mahote kũnyitana na kambuni ta cia maũndũ megiĩ ũrĩmi, angĩkorwo aikari a kuo nĩ arĩmi, nĩguo manyitanĩre harĩ gũthomithia aikari acio njĩra citiganĩte, cia ũrĩmi ũkĩhũthĩra tekinoronjĩ, na ũguni ũrĩa umanaga na kũhũthia ũrĩmi. Oho, no manyitane na kambuni ingĩ ta cia wendia wa thimũ, na mateithĩrĩrie aikari gũciĩgwatĩra na thogora wa thĩ, kana kũmanengera thimũ cia ngombo, nĩguo andũ aingĩ mahote kwĩgwatĩra thimũ. Na ũguo, kũhotithia kũhũthia mĩaranĩrie, na o ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa tekinoronjĩ.

Thoko ya ngũkũ ndĩkoretwo ĩrĩ njega gĩcigo-inĩ gĩakwa, kuona arĩmi a ngũkũ nĩ makoretwo magĩkaya mũno, nĩũndũ wa thoko gũthũka, ũndũ ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ kwambatĩra gwa thogora wa irio cia ngũkũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kwambatĩra gwa thogora wa ũrĩmi ũcio. Oho, kũrehwo kwa ngũkũ cia raithi kuuma nja wa bũrũri, ũndũ ũrĩa ũthũkagia thoko gũkũ bũrũri-inĩ, oho gũtikoragwo na thoko ĩigananĩirie ya ngũkũ, kuona nĩ gũkoragwo na hĩndĩ thoko ikoragwo ĩrĩ nene ta hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mambura, na rĩmwe ngũkũ cikaga thoko, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria hathara kũrĩ arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ.

Mogarũrũku ma thogora wa irio cia mahiũ, nĩ mahutĩtie na njĩra nene, kuona kuongerereka gwa thogora wa irio, gũcũngĩrĩirie kwambatĩra wa thogora wa ũrĩmi wakwa, ũguo ngacungĩrĩrio kuongerera thogora wa magetha makwa ta matumbĩ, iriia ona nyama, ũndũ ũrĩa ũtũmaga bainda yakwa ĩnyihe na gĩkĩro kĩnene. Oho nĩnyihĩtie mahiũ makwa, ngatigwo na mahiũ o marĩa ingĩhota kũhe irio, ũndũ ũrĩa ũcungĩrĩirie magetha mũgũndainĩ wakwa gũthiĩ thĩ, na ona bainda yakwa ĩkanyiha.

Nĩguo kwerũhia marũa magaũtwarithia ngari, nĩ ũhũthũ mũno thikũ ici, tondũ tekinoronjĩ nĩ ĩhũthĩtie maũndũ mũno, ũrabatara o kũingĩra thĩinĩ wa mũtambo wa E-citizen, ũhingũre ũkĩhũthĩra namba yaku ya gĩbandĩ, na wĩkĩre namba yaku ya thiri. Waingĩra hau, thiĩ harĩa handĩkĩtwo NTSA, ũcoke ũhihinye harĩa handĩkĩtwo kũhoya marũa magũtwarithia ngaari, nĩ ũgũcoka wone hangĩ, harĩa handĩkĩtwo kwerũhia, nĩ ũgũcoka wone handũ hangĩ ningĩ, harakuonia ũcagũre mũbango ũrĩa ũkwenda, wa kũrĩhĩra mwaka ũmwe, ona kana mĩaka ĩtatũ, warĩkia gũcagũra, rĩu no ũrĩhe ũkĩhũthĩra thimũ yaku, na kuma hau, ũthiĩ ũrutithie marũa maku.

Wambere mĩtambo ya ndinjito, nĩ ĩrehaga waragania na njĩra ya kweheria ndeto cia mũhuhu, ũguo ĩgatũma mũingĩ ũhote kwĩhoka mũtaratara ũcio wa gĩthurano. Oho, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũingĩ gũtaũkwo nĩ mũtaratara ũcio na bata wa gĩthurano, ũguo magaikia kura marĩ na thayũ, makĩmenyaga bata wa ũndũ ũcio. Hamwe na ũguo, mĩtambo ya ndinjito, no ĩteithagia harĩ kũmenya ũrĩa andũ maramũkĩra maumĩrĩra macio ma gĩthurano , na gũteithĩrĩria gũkũrana rĩrĩa kũrĩ na andũ mangĩthoga thayũ wa mũingĩ.

Wambere, ingĩthuthuria thĩna ũcio na njĩra yakũria mũndũ ũcio, rĩrĩa intaneti yake yambĩrĩirie mathĩna, na kana nĩkũra yũrĩte biũ, kana nĩ ĩroka hanini ĩgĩtinĩkaga. Oho, nondĩmũrie kana thĩna ũcio ũrĩ kũrĩ indo ciothe iria anyitithĩtie intaneti, kana no macini-inĩ ĩyo arahũthĩra kana araruta wĩra nayo tu. kuma hau, no ndore hinya wayo, na kana mũndũ ũcio arĩkũraihu na ithaneti yake. Oho, nondĩmwĩre agerie kũnyitithia macini ingĩ, onakana thimũ, nĩguo kuona kana hihi nĩ intaneti ĩtaranyita. Ndarĩkia macio mothe, rĩu nondĩmwĩre ahorie mũtambo ũcio wa intaneti, ohanini tu, acoke awakie rĩngĩ, na akuhĩrĩrie macini yake nĩguo ĩnyitithie intaneti.